Ore naa amu italaa katitin are, italaa eimu app emakewon nitoki sii aku italaa eimu enkadi e benki naa kelimu inkarrn enyenak niconfirmi ormessage eimu nena oitoi pokira, ore pee eeku ketisipe etalaa katitin are naa kishia neshukokini iropiyiani enyenak enchoto nabo ore kunda kulie nitasheiki ina toki naawa.

Ore entasat nanuta keidim ashomo clinic katitin isiet mpaka tomon ore sababu nalotie nena atitin pookin naa ping'urari afya enkerai nanapita tenkoshoke ning'urari siinye afya entasat metaa tenelo nejing aji nemetum enyamali yeyote.

Ore enaiko ara olarikoni lorkijanani kaipot irkijanani tenebo ontasati nikiponu aibirribirr peyie kintobirr ilturruri naya sinanu eroruata nabo arashu are aipot iltung'anak kulo loo NGOs tofauti tofauti pee eponu aitoki aisum neponiki eng'eno nisho sii iropiyiani pee etumoki lelo turruri lenye aatalala naleng'.

Kesapu naleng esidano osintano le polio aaa njere keret ina kerai kwanzia ilarin imiet nedoyio metaa metum enkerai kulie moyiariti naaijio misols onkulie kumok oleng neeku keret oleng osindano le polio inkera kutitik.

Kangas aaku kaata enkipante nitoki aaku kaata entoki naji email amu ore ake pee ata Nena ardasini pokira nelelek orkigereto le KRA.

Ore ene dukuya, ning'as ayolou eninko tenibung' ina mashini. Eni are keeta irkeek opiki ina mashini meeta tenelo neeta oltung'ani shida naata elukunya , dunt raft, naijo nena nkamunyak nemitum likae tukani. Ore sii keisha niyiolou ajo kaa style enyor oltung'ani pitumoki atung'ie.

Ore enikoni peiborii moyiaritin nayau enkare, keng'as iltung'ana akuu teneeta enegira aoku, orkeju arashu oltinka nepiki naa irkeek aii treat meeta meeta emotian yoyote nayau. Ore eni are, teneeta oltung'ani enkare, nemeshum oltung'ani enkare tiaji oleng amu kelo neyau imoyiaritin. Ore ene uni naa niokie ashu nishumie enkare entoki oltooo arashu emotiii safi pitumoki aiboii imoyiaritin nayau enkare.

Keishaa nishoru inkajijik olomon ilomon lemetii monko , lomon lemetii orgela na lomon sii osipa, lomon lemetii emonkoi naati atua amuu inakata ake emit arashu iboyo enking'oli ng'ol nemeyau sii orgela atua iltung'ana.

Kishiaa naikilikuan olainyiang'ani oltung'ani apa oowa lelo oolan, entoki edukuya ajo kainyioo sababu pee itu ebaiki ilolan olainyiang'ani ore ene uni naikilikuan olainyiang'ani kamaa apa ele ola lenye ketipika apa number esimu, emurua namanya pee ayiolou ajo kai etii enyamali naa kai kinko peyie kisuluhisha ina nyamali tenkata dorrop oleng'.

Ore ena siai naa kisaidia aisul kuna kera kutitik metayioloito intokitin toompishai ata meyiolo aisuma neret sii pee edamu tesiokinoto nena but tenelo nikilikuanu ormalimui ashu irmalimuni tesukuul.

Ore peyie paa enetipat ena siai tenkop ang' eng'asa inye aaku kees entoki naji job creation keng'as aaku ore iltung'anak oos ena siai neng'as aaku kenoto ninche esiai nitoki sii aaku ore oltung'ani oyieu ninyiang'u, ninyiang'u te bei nalelek ninyiang'u sii tewueji netaana ninyiang'u sii tesiokinoto metii gharama eshumata.